Boishoni ko kararan ak mokisibotii achome, amun boishoni kora koimuch koibun kelchin anan koik mungaret neinome, neimuch kokonin rabinik chechang kot missing, boishoni kora komomokyingei tugun chechang, ako Roisin, momokyingei rabinik chechang ak momokchingei isipotee asikonaam lain

Kironyoru katoltolik chebo lembeita che mochoton kioldo. Asi keger kele kogisto komatagoyaak nito, ko nyolu kegeer kele katoltolik tugul kogobun anan tinye koroitab KRA. Kora koyoche kogeer sirikali kole chito age tugul ne kinyoru koolndo katoltolik chemo kororon anan chebo lembeita kimuche kigochi ichek penalty anan kimuch kinde jela anan kearresten. Kora kou niton ko bik che chang ko much koal katoltolik kou niton ak kityo koboishen rabinink che chang ak mabokobois en imbarenikwak, en kou niton komuch kongem mbarenik anan agot konde hasara bik che chang. So yoche komakialda katoltolik anan kinet bik agobo katoltolik che choton asi komotokeng'olchi katoltolik chemo kororon.

kararan ningeyaai boishoni, mineet ab ketunguik mineet ab ketunguik ko kararan kot mising amuun ketunguik ko kiit negiboishen kila ak kila mogimuche kechob chakula komamii ketunguik, koraa boishoni bo ketunguik imuche imiin osiome anan en biik che chome mungareet anan en biik chechome komiin en imbaronok cheechen koraa ko kiit nebo kelchin omuun tinye rabinik chechang kabiza ketunguik, imuuch inyorchigee rabinik chechang osee yoon kenyoruu market anan yoon kenyoruu indonyo eleemuchee iityi, koraa ketunguik komatuguk chegisuboti mebiite kassit nguun kityo koiwee abesember en imbaar igeer ile tiliil imbaar kouu noton ko roisi ago moimokyinigee rabishek cheechang asigorut anan asigoityii ndonyo ketunguik.

Piik chechang kokikoyaan katoltolik ap KTDA amun katoltolik chutok kochame. piik chechang amun nyumnyum kenyor katoltolik chutok

Asiaii poishani koyacheee itinyeee ngamnatet sigopit iyae poishani alot Kora amainam iyaii poishani koyache icheng rapisheek chechang ako koraa koyache inai Ile petishek aichon cheimuchi koropon AK petut aino nimemuchi korobon akomagat itinye rapisheek chenipaisheee Eng yutok

Nginde peek minutik yamiteeei imbar kotesaksei kesutik amun yakakinde peek kesutik inyoruu torutik chechang ako kora ngiminde peek minutik kochang kot missing ako ondoi tyanging chechang

Me wat keame Eng komasweek chechang miweeek imuchii iyam Eng imbara mitei (juice ) chebo miwek chekialdachin piik sigopit koeeee

Kit neimucheee iyatitee peeek Che kachanganya Eng imbar iyatee mutaroiit asigopit kopa peeek anan iyae kii nekikureen (mulching) si mapaapeeek tugul akoyamnyaaaa minutik

Yaaani iunee peek ipaisheen kericheek koyache inae ileee peek chetyaaa chekindaii kerchechuuu akot Kora ako magat inai Ile kericheek aichon cheimeche indeed kericheeek akoyache inai(instructions) chekipaisheee Eng yotok

Kitunguiik komamakchin gee peek chechang neaaa mamaeche peeek chechang nea kitunguiik

Ingisochi beek tuguk en imbar ko keger ile konyor tuguk tugul beek en imbar, mou yon ko kibisen beek; amun ingibisen beek komuch komiten tuguk che monyor beek en imbar, so ingisochi ko kegeer ile konyor age tugul beek ago kesochi ele yoton ele komokin ge beek, meboishen beek che chang che imuch inde anan ibisen ak kitya koba waste komonyo ele yoton ele kemokinige koba beechoton.

En ireyu kegere chaik chechang chekabaa akoi bitonin ak keere chito nebute chaik nekasiach kinyondeet en batai. Chaik ko kit nebokomonut en komoswek alak amun en yuton ko biik chechang ko chaik ko kiit nekikotoret en sobenywan amun yuton elenyorunen kelchin anan elekoyai koik mungarenywan en kenyisiek chechang missing. Chaik kotinye rabinik chechang yon kokibuut komie, anan ko yon itindoi imbaaret neo

Asiogeer ale koyom beek imbaar tugul olemiten minutik koyoche ibooshien irrigation, yoche iboishien irrigation mara nekisochin anan ko irrigation agetugul neikere Ile tot koyai konyorchigei minuutik tugul chemiten imbaarengung beek

Ichechu ko batainik, inoger boisioni, ogere komiten bik che chome korib batainik. Batainik kotoreti amun, imuche iam ko bendo anan ko ibai asi ichob koik mung'aret. Kora batainik ko tuguk chemoe kouen asi kenyor, bik che chang ko motoboe batainik. Batainik kora ko tuguk che kororon ogot yon bendote en pii. Ago bik che chang koyoni kole yon miten batainik ak ingogenik koimuch komonyo chesireret konyo koib ingogenik. Ago bik alak koyoni kole batainik koimuch kowon agot tyong'ik cheu indorok en pii anan ko mororochek.

Kibole keringet nenekit butisiek oeng kwon ngwony I,ak yeityoo ibal butisiek somok kochulak ak ibakaktee, nekit mitaisiek somok kongeten keringet ingoo akoi ingo, akimin indisiot nekiten en keringet notok inameen mbolea anan imixen mbolea ak ngungunyek ak ituub

Irrigation neochome anan neamuche achoosen aboisien konebo 'springle' irrigation amun irrigation ini komuch kodistributen anan kondee beek chekerkei en minutik tugul kora komamiten kiwesten beek kora irrigation ini komuche.

minutik chu keboisien ko kerichot ya kakuut moet ,kora keboisien en cosmetics kindoi beauty products ko u toothpaste ak tuguk chechang ak mwanik chechang ,kora minutik chu kebaisien eng chaik bik chechang kobaisien konde chaik anan ko drinks che terter

Kanagetab beek en minutik ko toreti, amun yon momi ropta komuch inage beek ak kotoret ak kobwa komye ago koron imuche iges rurutik che choton anan iges rurutik che chang. Yon ma kinaga beek minutik en mbar komuch kobwa mutyo ak koron ko menyorchi ge kesweg che kemokinige, kora beek kotoreti kosto kutik alak anan komanam kutik. Ko yon menage beek komuch konam kutik en mbar ak kobar rurutik ak koron inyoru keswek tutukin.

Batainik keboei amun konu bendo Ako eng biik alak komuchei kobai batainik chechang asikwalda akonyorchikei rabishek kora batainik koboishen biik chekibai ngokenik koyon chepsoreret kiyoni kora kele batainik komuch koyon chiongik cheu ndarok eng bii anan ko mororochik temik ab MicheleK kora koboishen batainik koam kutik cheomei michelek

Asi keter maranet komayaak ko kit ne yoe serikali ko: kobalat dambishek ii, ak kobalat oinoshek en ole imuche konyor maranet. Kora kemwochin bik kelenjin kominat ketik ko chang'a asi koter kora maranet. Kora keboishen tuguk - kitechote drainage asi koter maranet ana asi koter beek.

Ichechu ko bandek ab kipgaa. Si kai kegere ko bo important bandechu anan kobo komonut ko ngamun iyoni biik che chang kele kimine ago rutunin. Ago kora en biik che momoche koboishen kerichek anan che momoche koal bandek che kimine kogere ko chuto ele kimuche konyorunen keswek ana ele muche konyorunen rurutik che chang che motonomin mianwogik.

Asi ko nyoru biik chechang keleweutik ko min pandek ana ko minutik en imbar yoon kemeut ko momi beek, biik che chang ko matinye tuguk che imuuch ko kondoree beek che imuch konaga minutik en imbar ago biik che chang ko matinye ainosheek, ako loen beek kora biik chechang komatinye kasarta ak kanetishet akobo amunee sikobo kamanut kenaga beek minutik en imbar ako biik alak ko ma kere amune sikobo kamanut kenaga minutik beek.

En ng'endek che kigere en yu, kegeree che terter ago miten bandek anan bek che terter. Che ochome en yu mising ko che kiguren yellow beans chun tolelyon, ng'endek chon tolelyon. Ng'endechu komotinye acid ago kiyoni ko kororon kabisa en biik che tinye ulcers. Kora, ng'endechu komatinye gas kororon kora en chito nemuche kogutu moet, moweche chi ago ruruin ago ng'endechu ko nutritious.

En ireyu kegere amitwogik che tinye nutrients che terter: kigere avocado, brocolli, kigere muchelek, kigere bendo ak kegere piasinik anan indisinik che kagifraen. Ele kichopto chakula ichu, ko kechobe koterter, broccoli ko roisi chobenywan nyaa, en bik alak komuche kofraen kidogo amun sib korurtos. Ko en biik alak komuche ko chemsha kityok ak beek. Kora, muchelek indoi beek yon kogochumukan iun muchelek ak irongi muchelek ak ipiman beek kotienge ak muchelek che imoche ichob. Bendo ichemushoni ak beek, ak matichemushan ak beek che chang ii chemushoni ak beek yon kagotarat beek imuche ibel. En bik che chome nyanyik, che chome royco anan che chome spices spices koimuche inde spices . En ireyu kegere kora indisinik che kagifraen, indisinichu koimuche ichob kou yon tamkechopto mandazi en maat anan en mwaita ne lole en maa ak inde orit indisinichuton . Imuche itesyi unga barakyat anan inde kou kit neu.

Ribetab sigirok ko kit nebo komonut en kokwet. Ose en kokwotinek chemoche koloen beek anan ko che moche konome kemeut. Kora, en biik che yoe mung'aret ko bo komonut kora, amun bik che oldoi bandek anon ko che oldoi tuguk komuch koboisien koiben tuguk koba indonyoishek che terter. En biik che loen beek kochuton ko imuche iboisien iibunen beek. Kora bika alak ko much kobai sigirochuton asi koaldejin biik che mokinge.

Kebai tugaa ko kasit Nebo komonut en echek kipsigisiek, ak nitok ko elekinyorunen kelchin amun mbaronokchok konome gee ak tugaa ako tinye suswek chenomege ak tugaa, bik chechang kotinye tugaa ako tugaa kokonech chegoo choton chekioldooi aityoo kenyorunen kelchin. Kora tuga imuche ibai kou eik asioldooi

En ireu kegeere imbaaret nekakiteem ko kararanit ak kechob tuguuk cheu beresisiek. Kimuche kegeer kele en ireyu ko chito nemoche komiin bandek ana ko ngendek ingekeer beresisiek olekokichoptoo ak kigeer ingeger koindo anan napasisiek chekokichop

obwote oyoe boisioni kiribe nego amun ayoni ko nego ko tukuk chekororon ako nego ko tukuk chemokisibote ako nego komorony'e kochang'a, kora nego kotinye rabinik chechang yan kakialda, nego komuch kotoretin yon ketinye kewelut aketugul ako imokyinigen rabinik chebo chokyinet, nego kora komamy'onin, nego komarabinik chechang ial anan irib amun momy'onin ako imuche irib en elekiten takityo kokany'orjigen beek aki kityo iker ile kekor en time kora ak iker kole keker ile tililen ana ketil butek.

Boishoni kipite tugaa KO boishiet nekiyoe keboishien kerichek chekibiten tugaa ak beek, kimikseni kerichek chekibiiten tugaa ak ingen Ile tugaa ata cheibite. Koyaan karinai nambait nebo tugaa koipimoni kerichek ak beek kotienge tuchaatok. Inoni ko kit nekiboishien kegirindoo kerbesiik, ibite agenge en agenge ak ikeere Ile keebit agetugul anan koityii komostoo agetugul en teta agetugul nekoyoche kebiit